Ore naake stateni nayioloi tolosho lekenya oleng naa eetae enkitesheni e citizen tv, nitokini aata enkitesheni e NTV aa ninche yioloti oleng tolosho lekenya ore tiatua emurua naingua nitokini aata nosim fm ,neetae mayian frm nikunari nake nejia.

Ore esiana ormalimuni neteterenate tenkaraki enkusuma e digital enaa idol taata ajo ore irmalimulini kumok nakidim aisumisha nkerai eimu naake nkomputani eimu simui aikunaki nejia, idol ajo ore enabae na enetipat tenkaraki ilepunye nche rmalimuni kumok te enkaraki idol ajo ketumoki aisuma nkera etii wuejitin nalakwa ashu wueitin napaasha ebaki nai netii enkerai natii esiai neyieu niendelea enkisuma enye matejo ene college ashu university nedim aendelea aisumai ashu matejo tenepuku tesiai nejing darasa tenkaraki intelelikia ena siai e digitali embae enkisuma tialo ninche.

Ore enedukuya, naa kifaa piaku, piaku asipani, niliki ele tung'ani ajoki, ilepa enkaji tenkaraki enabae. Arashi elelek nai ah ore oshi ewoi nimanyanya nemetii ositima, nebaiki neewuaki, neeku inyaaka biashara ailepu tinewueji netii ina aji. Neeku iliki ake ajoki, ilepa mpisai, etoponari tenkaraki enabae, wena.

Kitumia ooshi enchumata oo impisai tesiaia ee internrt naa oore esidano eenye naa kelelek tumoto, naa ketumou sii too saai pooki. Ebaiki naaji naa tenkewarie iyieu nintau araki nipik impisai inonok embenki, nebaiki naaji neikeno embenki ninoto naaji matejo enyamali naaje. Oore tenkaraki embaye e internrt naa inatu ake naaji ena pisai inonok te internrt niilo aasie embaye niyieu, naa kelelek sii naa ketumou too wuejitin pookin meeta ewueji nemetumieki nemeeta sii impisai nintumia peyie iilo aitau impisai tembenki enaa naaji enaa tenilakwaniki town, nebaiki niyieu naaji ning'oru egari nekiya mpaka town aalo aitau nena pisai. Niaku kaisidai oleng embaye enchumata ompisai te internet.

Ore nkajijik sapukin tiatua osupuko lang, neng'as ninye aku kiata enkampuni e Safaricom, naa ninye duo naata keeta esiai sapuk oleng tiatua olosho le Kenya, ata ninye keeta akeyie torubat napaasha olosho. Nikintoki naa ata inkampunini enaa ene KCB, nikintoki ah ore taa KCB, naa ebenki napuo iltung'anak nepik impisai nepuo akeyie nishooyo akeyie nena siaitin pookin, akeyie pookin ebenki. Nikintoki aata Equity, nikintoki si ata enkampuni ake sininye sapuk enaa ena enkampuni ositima enaa naake niyiololo naji KPLC,na ninye naisho naiko, naya ositima inkwapi pooki ilubot pookin napaasha olosho le Kenya.

Oore eena siai naa esiai eramatre oo nkishu ee kule. Idolita aajo etipikaka eena tasat inkishu enyenak empeut, nepikaki ewueji neokie enkare nepikaki sii ewueji neinosie orkujita aa ninye en'daa eenye. Na enetipat eena siai naaji tenintoti inkishu inonok tenkaraki, oore teneraposho inkishu, naa itum atelepu kuule naa itum atimira, naa ekincho impisai naaji niid'im ataasie biashara, niidim akeyie aing'orie keon.

Ore enaiko naa kang'asa oshi aas shopping olapa musima. Neeku mainyang'u kuna tokiting enaa enkurma ormushele, nena nakeyie niyiolo. Neeku ore shopping ai na kaitumia oshi mia mbili hamsini tenkolong. Ore mia, naa kaloitie esiai, nashukunore. Amisini amisini. Ore enkae amisini, nainyang'unye nai matejo ormayai, arashu nainyang'unye kule nkulie. Ore enaiko paitumia kuna pisai ainei, naa kaakikisha ajo ore tina olong',naa kapik kuna pisai ainei ebenki eh m-shwari, na ore ina mia mbili ake aitau tenkolong amisini pemalo nake ai pitisha duo enaa enaifaa.

Inepu naake aajo oore toldukai le Safaricom, oore tonkolong'i e wiki aa Jumatatu mpaka jumaa, naa inepu aajo oore too wuejitin kumok naa keboli lelo dukai aiteru saa aare, aiteru saa aare ankakenya mpaka saa aare enteipa. Oore naa ake peyie eiaku enkolong e Jumamosi, naa oore towuejitin nepaasha naa keboli lelo dukai keasishoi tolelo dulai matejo naaji saa aare oo nusu, mpaka noo sa tomon oobo enteipa. Oore jumamosi, ketii iwuejitin naa kebol kwanzia saa ong'wan enkakenya mpaka naake saa tomon enteipa. Naa inepu sii aajo oore tonkulie wuejitin nepaasha, naa ketii ildukai lemeboli Jumapili, pii pii mpaka naake nianyu Jumatatu. Kebol aake ninche kuanzia jumatatua mpaka jumamosi oore jumapili nemetiiki.